Adwaro mondo ang'e kaka inyalo pidh piluni mondo ochop kama ochopeni aito kod yien ma igoyone mar mondo omi ogol pilu mabeyo kaka ogolo karkae ni, puonj kaka irite bende adwaroni mondo ang'e aeto kodhine bende adwaro mondo abedgo mar mondo omi anyal apidhe kendo onyal nyak kaka onyak maber kaeni.

Rabolo ni kod nengo nikech ka ouse, to okelo pesa mang’eny ahinya. Rabolo nogo no otiyo kod manyiwa ma inyiewe e duka manyiso ni en kod nengo. Rabolo mondo omi orit bachop e okang ma osechope kar kaeni, okao pesa otiyo kod pesa mang’eny kendo arito mare ok en arita mayot ma nyiso ni en kod nengo. Rabolo nogo no be koted, kichame to iyieng kendo en gima maber ma en kod gik mabeyo ma okonyo e

Nyanya nikod nengo nikech nyanya seche ma opone ba ouse to okelo pesa ne japith. Nyanya nogono mondo omi orite ba ochop kama osechopeni oseti kod yath ma onyiew ma nyiso ni en kod nengo. Oseketne manyiwa mang'iso ni en kod nengo to seche ma idoye chande bende inyalo ndik ng'at madoye tichule manyiso ni en kod nengo. Nyanya en gimaber ahinya ma seche motedgodo e otel ka uchiemo to okelo pesa mang'iso ni pod en kod nengo.

karkae aneno beet root, en olemo maber ahinya kendo mamit ahinya, karkae gimomiyo okelo mor, en kod rangi makwar ma jaber ahinya kendo oboke ne bende ber kendo majan maber ahinya, aneno ka itenego bende gin ite mabeyo ma ka nyithindo oneno to ginyalo winjo mamor kaluore kod kaka gichalo, gin kod rangi mabeyo makwar mabiro mapink pink bende manyiso ni gibeyo ahinya

Olemo mar beet root, ober ahinya kendo okelo mor kaluore kod kaka shape ne chalo, aeto itene majan maber kendo masmart mabeyo makelo mor, aneno ka stem mare bende colour pink maber kendo makelo mor, en rangi ma nyathi ka oneno to nyathi neno ka en gimaber kendo makelo mor.

Pith mar gikma opogoreopogore kamoting'o pilu, pilipili hoho kod skuma, aneno ka nyithindogi oting'o pilipili hoho ma osechiek kendo mabeyo ahinya, manyiso ni ne oritgi maber e puodho kaluore kod kaka anenogi, aneno niang' bende ka opidh chien kamoro kanyo, to gin niang' mabeyo kendo aneno ka pod gidongo, alot bende nyithindogi ochung' e puodho mar skuma, anenoka skuma be nikanyo tpo oroitgi maber nikech odoo igi, aneno nyaka alot moro bende magalagala machalo kaka akeyo e bathe kanyo, manyiso ni karkae pith mar alode mopogoreopogore kod gikma opogoreopogore bende dhii nyime

Pith mar olemo mar passion en olemo maber kendo mamit ahinya omit ka nyithiindo chame kendo omit nyaka ka jomadongo chame, en olemo ma okowach, okokech, kendo en kod sukari mamit kendo mang'eny, inyalolos kode gik mopogore opogore kumoting'o juice mar passion ma bende mit ahinya to ka opidhe to olaore e yiende moko ma seche ma opidhe to onego ni iketone gima ogaore mar mondo mi kik olemogo kethre seche ma osechako golo maua , seche ma osechako golo maua bende kik mauipe go kethre ka gimulo loo aeto iolone pii maber to igone yath ma owinjore to olemo wuok mabeyo kaka ma owuok kae gi

Jauso mar olemo, en kod kony ma pile ka pile, kaluore ni olemogo ousogi pile ka pile, to oyudo pesa pile ka pile, seche ma oseyudo pesa, to onyalo konyoregodo e nyieo chiemo machielo ma onyalo chamo kod familia mare. Machungwa en oilemo mamit ahinya kendo ma jii man'eny ohero, to seche ma iuse to okinyal koso maokiuso kata matin e odiechieng mangima, manyiso ni ati jauso mare yudo pesa mang'eny pile ka pile to onyalo chomo go yore ne moko kendo onyalo nyieo godo chiemo, ma ochamo pile ka pile e ode

Pur mar oganda nikod nengo nikech jokma puro oganda ka ouse to okelo pesa mang'eny ahinya. Inyalo use ka onumu kamae kendo pod en kod pesa, kendo bech oganda tek moloyo bech oduma kata bech cham mamoko. Oganda ni inyalo tede to iuse e otende to okelo pesa manyso ni en kod nengo. Oganda ni bende seche ma opidhe iketo ne manyiwa kendo igone yath mar fruit and flower mar mondo mi owuog oganda mabeyo kendo maler kaka mowuok kae ni. Arita be irite maber e puodho mondo kik lee kata gik moko kethe manyiso ni en kod nengo ahinya, en gima ber e ngima dhano

passion fruit ipidho e seedbed aeto ka osewuok e seedbed, to igoyo buche man kod thuolo mopogoreopogore man kod thuolo maber aeto ikao kodhi mantie eseedbed cha to iketo e buche ma ogo go aeto bang'e iolonegi pii maber kendo idoyo tiendegi bang'e iguronegi yien to itweye mar mondo gigawre nikech en olemo ma gawre, ka osegaore e olemono seche ma ochiegni ggolo maua cha igoyo ne yath mar fruit and flower ma miyo ogolo maua mabeyo kendo geng'o kute maricho mar mondo omii kik keth maupe nego bang'e to obirolosore kamae to kochako lokre purple to ipone mano nyiso ni osechiek to ikane kata idhii iuse, jokma nyalo chame bende chame kamano to ng'enyne iuse ne kambe ma opogore opogore maloso kode juice

Ng'atni loso pipe mar timo irrigation. Aneno ka pipe marateng oringo e i puodho karkae to toke karakanyo nitiero puodho mar oduma, manyiso ni oyao pii mar mondo pii odhie e oduma, kendo oduma oyud pii maber. seche makoth onge, to ber ka itimo irrigaiton ne cham mopogore opogore mar mondo mi ginyal nyak maber ka giyudo pii moromo ma dwarore.

Harvesting mar kitungu. Kitungu mar rabuon ni en kitungu maber ahinya, kendo aneno ka ng'atni orite maber kendo oyudo maber ahinya. To giwuok madongodongo manyiso ni ne orite maber kendo ne oketone manyiwa ma owinjore, kendo nene odoye maber. Emomiyo owuok madongo kamae kendo owuok mang'eny. Aneno ka otiyo tich maber kendo ma kamae ekaka dwarore mondo otime e alwora

Pith mar kitungu mar rabuon, kitungu mar rabuonni en kitungu maber ,kendo man kod gikmang'eny makonyo e del, itiyo kode e chielo chiemo mopogore opogore, kendo tedo gik chiemo mang'eny ahinya, en kitungu maber kendo ka orite maber kaka ng'ani oriteni , owuok madongo kendo mabeyo kendo maler kaka ng'ani oriteni, ka igone yath ma owinjore, ka imiye irrigation mar pii ma owinjore kaka ng'ani otimoni, kendo ka idoye e saa ma owinjore mar mondo omii kik buya kethe, otimo maber ahinya kendo ka irite maber to oloso rabuon mabeyo kendo ma madongo.

Pith mar kitungu nikod pesa mangeny ahinya ne japur. Seche ma osekao kitungu e puohdo, ka ouse ne jouso mopogore opogore kata jotedo ma opogore opogore to oyudo pesa mangeny. En gima ngeny jii tiyo go e aluora ma nyaka ng'iewe seche ma oseikre cha. To kethruok mare be ok yot ka ikete kama pii mangeny onge kendo kama chieng' ok nyal kethe. En olemo maber ahinya ma itiyo go pile ka pile gi jii mopogore opogore kendo en kod pesa sech ema iuse

Remo ma ng'ani golo ni ka ous to nikod pesa ahinya, remo no en gima beche tek to en gima konyo jii mopogore opogore mohingore ma onge kod remo moromo e dendgi manyiso ni en kod nengo e aluora. Gigo mitiyo go gin gik ma ongiew, kaka gima ikete remo no kata pipe magolo remo kowuok e dende kadhi nyaka e pipe no, Gin pipes ma onyiew manyiso ni tijni nikod nengo. Kombe magibede go gin kombe mag suptal ma nengo gi tek ahinya ma onyiew gi bei mangeny mangiso ni eti en kod nengo e aluora

Tinga aila ni, ng'enyne ne itiyo go e puothe, e puro puothe. Sani kae, aneno ka itiyo kode e ywayo ywayo lori ma iting'o godo misike. Manyiso ni ti tije oselokore, opogore kod tich mane itiyo kode chon

Gin kuonde ma opogore opogore e piny Kenya kae. Ka idhi kisumo, e museum, idhi yudo gigo mopogore opogore mane ji tiyo jo kenya tiyo godo chon, ahinya to joluo. Gigo mane gitiyo go chon kaka negipango dak margi kog gigo kod gik mane gitiyogodo loso gik mopogore opogore. Kaa idhie game park man kisumo, idhi yudo lee mopogore opogore nyaka lee mane nitie chon to sani tin, tin kumoting’o opuk. Opuk ne ng'eny e gweng, e gwenge to tinde gitek yudo lakini kidhi e game park to idhi yudo ka okan gi kuro. Lee mopogore opogore nyaka ong'eche nyaka simba, lee mangeny okane e game park manyiso kaka nene dhano odak chon.

En gima tiyo godo mit ahinya kendo nene awinjo ka amor ahinya, nikech ogoyo picha ka en gi malo kendo okaw picha ma ler ahinya. Picha mar gik ma, gimoramora matimore piny seche ma jii duto to nipiny. En ofuyo elor yamo kendo ogoyo jogo mantiere piny picha. En gimaber ahinya kendo gimamit tiyogo. Nene atiyo kode bawinjo kamor ahinya kaluwore kod tich mane otiyo na maber

Agoyo ne kambino sim, kendo alero negi, achiel kachiel kuma antiere kendo kuma ayudorae. To bang'e, adhi tabet kanyo, e odiechieng' ma anie thuolo ma ang'iso gi no, to gibiro giyuda kanyo. Kata, anyalo tiyo kod mbui mar WhatsApp, a pin negi location to koro giluwo location mara nyaka kuma antiere mara mondo mi gikelna mwandu ma a anyisogi ni mondo gikelna no

Mwandu go osebudho, nikech gin mwandu ma nyaka non gi kuma gi ae, nyaka non ni gin ang'o gang'o mantiere kanyo. To mae ok en gimatimore e odiechieng' achiel. Inono gi e kidienje mopogore opogore, emomiyo gisebudho kamano. Kata kamano, gin oko kuma negiae bende bor ahinya to gitiyo kod yo mar pii mar mondo mi gichop loka e pinje ma ko koma idwaro gie no. Koro, nyaka non gi kapok gidonjo ei pii kanyo. Kagisewuok ei pii ba gisechopo e piny ma idwarogie, nyaka chak non gi ni gin gik machal nade, kedo non nyaka ni yedhe mamero jii onge eyigi, kendo gigo magalagala manyalo kelo hinyruok bende onge eyigi. Mae emomiyo gisekawo kinde, kendo pok gichopo, lakini gin gik manoseketi kendo gibiro chopo ewang' saa

Akao thuolo na to adhii ire to akwaye ng'uono kaluore ewii gima otimoreno ban'ge anyise ni mondo omiya thuolo machielo to anyise ndalo ma anyalo tiyo go to atimone tijno maber kaka owinjore otime mar mondo omi kik omed chwanyore koda to bang'e a make sure ni atimone gino kaka nende chunye dwaro kendo chunye mor kod tichma atiyo ne

Aparo kaka jatend piny kenya pango ga wuoth gi jotend, jotend polise kod jolweny ma opogore opogore ndalo nyasi ma opogore opogore.E piny Kenya seche ma nyasi nitiere kamotingo nyasi mag Madaraka ,aneno ga ka jatend piny wuotho kendo pango wuoth kod jolweny ka jolweny otingo sword malo kendo gipango wuoth to jolweny moko bende opangore e bathe ka gitingo bunde kendo gimiyo jatend piny luor

Matatu oseket ni ok kal namba mar jii ma onego oting', kendo mae osemiyo oganda luo, idhe mang'eny e seche ma gidhii e tijegi, to oseduoko piny wuoth mane joo oganda luo wuotho, apiko be oseket ni okting dhano mang'eny, kendo mae miyo tich bedo mayot ne oganda luo kendo giidhe mang'eny e bombe seche ma gidhii e tijegi ma opogore opogore.

Matatu kane ting'o dhano apar gang'wen, to oseket okenge e wang' ndara, mang'iyo kaka dhano onego obed apar gang'wen e mtoka no to kik kal. Kendo mae osekelo yot ne joluo e yoregi ma yoregi mag wuoth e bombe. pikipiki bende ok ting' dhano mang'eny mokalo apima, kendo mae osekelo yot ne joluo mane wuotho e bombe kendo giyudo yo mayot. To mago gin dongruoge mopogore opogre ma osekelo yot ne joluo e wuotho e bombe

Mae en nikech tend piny Kisumu, nikod ng'iyo dongruok moloyo pinje mamoko. Dhano ng'eny e piny mar Kisumo kendo jotelo mantiere kuro, ng'iyo ahinya ngima dhano man kuro, kendo yoregi iloso nikech jotelo man kar kanyo go ogolore oko mar tiyo tich, kopo kopim kod jotelo mantiere e pinje mamoko e gwenge mamoko. Mae omiyo yore man kuro, opogore ahinya kod bombe ma mamoka

Ndarni omed los moko mang'eny, to oket tenge ndarni ma apiko luwo, ndarni ma mtokni matindo luwo, kod ndarni ma mtokni madongo luwo. Mae nyalo konyo dhung'ruok mar pikipiki ni kod mtokni mag matatu, ma odhung're e gweng' e boma ma Nairobi. Ka otim kamae, oger ndarni ma opogore opogre kendo opog ndarni ma opogre opogre ma kama mtokni kod apikni luwo kod dhano luwo, mae nyalo konyo dhung'ruok ma otimo opong'o boma mar ma Nairobi

Kora ne othung' ahinya, kendo nene awinjo mana kagima nitiere tol moro ma otwego toka ka iywaya chien,. Nene ajony kendo chongena kod bamba nene onyosre ahinya. Mae nene omiyo ahol kendo nene atwenyo godno mos ahinya. To kata kamano, nene atieko godno kaka nene apango mar mondo mi atieke

Nitiere chudo matindotindo ma iluongo gi dho ngere ni transaction cost. Seche ma igolo pesa, kowuok e bengi ka ikelo e m-pesa mar simbi. Nitiere pesa ma ging'ado mar service fee, mar mang'iso ni pesa ma itiyo godo no, seche ma igole no to ginbe giyudo gimoro matin, manyiso ni gibende gi giyuto kuom pesa ma onego ma isebedo ka ikano kuro no

Awinjo ka osiepe na mang'eny pakore ahinya kaka gisetwenyo gode mang'eny ahinya kendo mae ema medo dhiro osiepena moko mapok otwenyo gode mondo gidhi gitweny gode kendo gine gigo ma osipena go bedo ka wacho, siko ka wacho ni nene gineno kuonde go. Mae osemiyo jii mang'eny osedhi temo idho gode kata kamano idho got oken gimayot. To gima omiyo kendo en ni gigombo neno gima jogo moseidho gode neno, wachoni gineno kuonde go mar mondo mi gibende giwinjie kaka jok mane oidho gode go nene owinjo

Wan kod Mohamed Yusuf Omaya, en ja ohala matimo gik matimo ohala e duka ma uso gik matindotindo kama oting'o sukari, mukate, majan kod gigo matindotindo mang'eny ma iuso e duka. En e jatend waislam mantire e alworawa

Ang'eyo duka maduong' ahinya miluongo ni Tuskys, ang'eyo Khetias, ang'eyo kendo duka maduong' ma iluongo ni Kibuye Matt. Mago kwonde mag ng'iepo madongodongo mayudore e boma ma Kisumu. Kata kamano, niteire nyaka Kibuye chiro ma Kibuye bende. En kuma dhano nyalo ng'iepe kendo gik ma iuse kuro gin gik mang'eny ahinya

Ahora kendo adhi e bengi kanyo, to amanyo jogo man kar kanyo go, to awuoyo kodgi mos ka adembo negi wach mar mondo mi kik gichwanyre to kara an bende kik iya wang' mond achwanyra. Apimo negi gimoramora ma asetimore, ni onge ng'eto moramaora ma asetimo to aneno ka omuom ma an godo e bengi osedok chien, mondo gipim na maber gima dhi mbele mondo anyal ng'eyo, gimomiyo mano otimore

Pek mang'eny ji kaloe alworawa en ni ji onge kod stima. Stima mar last mile nene ochiw higni moko mang'eny mokalo to ok nochopo kuonde duto. To mae osemiyo jokmaricho wuotho gotieno katong'o ji kendo gitimo timbe magalagala ka giponde ne ji e mudho. Omiyo ji ok odak kod kwe e alworawa. Machielo, koth ng'eny ahinya kendo ketho gikmoko to mae bende en pek machielo ma jo alworawa kale.

Ahero Kilimall. Kilimall, en kamaber ahinya mar ng'iewo gik moko, nikech i i kineno, to ma iyierono ema giketoni, kendo ema gikeloni nyaka koma, idhikawe. To mae osekelo tich mayot ahinya ne jok ma nyiewo e kambi mar Kilimall